En yu kekere chito nekakonam kibish, (Cucumber ko bo kamanut kot boisioni amu yu komi biik chekesire kasi chotok ko chekole ketiton ni ,chesemberi kora ak chebute, tindo rapinik missing' amun icheket ketoni asikeburukto icheket kou kitunguik ak nyanyek ,chome biik chechang' kou chumbek amun toreti en ng'alekab vitamin en borto, kibish kora koimuch iyam kotwon amokiun akot, toreti kora en tuguk chechang' amun chito neoldoi keswek ab kibish kokakonyorchigei rapisiek kora kokanunyo koimuch koik katoltoleiywek en mbaar amun toreti kotech minutik alak en ng'alek ab katoltoleiywek ako kibish ini ko mauek kyik kobae segemik ako yeinde mauek chenyolilen kobwone segemik akonyokonyorchigei icheket chotok ko sukaruk chekikuren nectar en kutit ab kingeresa.